Mbica-inĩ ĩno, tũronio motungata ma thimũ, harĩa andũ makoragwo makĩgũra data, irĩa imateithagĩrĩria kũingĩra nenda-inĩ. Na haha, tũronio o o data, na mũigana wa mbia irĩa mũndũ abatiĩ gũkorwo akĩhũthĩra, nĩgetha akorwo agĩkinyanĩria. Tũkona o ũrĩa ciĩ nyingĩ, noguo mũndũ arahũthĩra mbeca nyingĩ, na na ũrĩa ciĩ nini, noguo ũrakorwo ũkĩhũthĩra mbeca nini. No ningĩ, kũraringana na mathaa, na ihinda rĩrĩa ũrenda ciikare. Na oho tũkona, atĩ cikoragwo cikĩheanwo mũthenya wa gatano, nĩguo igakorwo igĩkinyia mũthenya wa kiumia.

Kĩndũ gĩkĩ, arĩ kĩo tũĩtaga sanitizer, nĩ gĩkoragwo kĩna bata mũno, mũtũrĩre-inĩ witũ wa o mũthenya, amu hĩndĩ ĩrĩa warĩkia kũhutia gĩko, na hihi ndũrĩ handũ ũngĩkorwo ũgĩthamba moko, hatirĩ handũ hatarĩ maaĩ, nĩ ũkoragwo ũkĩmĩhũthĩra. Ũguo ĩkagirĩrĩria germs, gũkorwo irĩa cikoragwo moko-inĩ, gũkorwo hihi ũkĩhutania na irio. Ũguo nĩ kuuga itingĩtambia. Na ningĩ oho rĩrĩa mũndũ ahutania na mbia, kana kũgeithania na andũ, ũgacoka ũgakorwo ndũrĩ hakuhĩ na handũ ũngĩthamba moko, nĩ ĩkoragwo ĩkĩhũthĩka, na gũkorwo ĩkĩgirĩrĩria mĩrimũ mĩingĩ mũno ĩrĩa ĩgũatanagio. Na oho nĩ ĩhũthĩkaga, kũhura metha, kana harĩa mũndu hihi angĩkorwo akĩrutĩra wĩra, no ũmĩhũthĩre, wĩitĩrĩrie gatambaya-inĩ, ũcoke ũkorwo ũkĩhura. Na nĩ ĩteithagĩrĩria mũno, tondũ nĩ ĩkoragwo ĩkĩgitĩra mĩrimũ.

Mbica-inĩ ĩno, tũronio nyanya ĩrĩa ĩbataraga gũkorwo ĩkĩmenyererwo na gĩkĩro kĩa igũrũ mũno, nĩgũkorwo nĩĩthũkaga narua mũno ĩngĩaga gũkorwo ĩkĩigwo wega, ũguo nĩĩbataraga gũkorwo ĩkĩhurwo maaĩ marĩa ĩngĩkorwo ĩhutanĩtie namo, amu hĩndĩ ĩrĩa wamĩiga ĩna maaĩ nĩĩtuĩkaga ya kũbutha, na ĩmwe yabutha nĩĩtuĩkaga ya kũbuthia iria ingĩ. Oho nĩyendaga gũkorwo ĩkĩhurwo tĩri ũrĩa hihi ĩngĩkorwo naguo, nĩgũkorwo tĩrĩ ũcio onaguo nĩũkoragwo ũgĩcangĩra hanene mũno harĩ itunda rĩrĩ kũbutha.

Haha tũrona laptop, tũkona thimũ, tũkona tablet, iria irahũthĩka, kũihũria magoti, ma mũndũ kĩũmbe, kana, kũrĩ ma mbiacara ya mũndũ, kana hihi ma kambuni, na tũkona, waihũria magoti maku, ũgacoka, ũkaheo rĩthiti, ĩrĩa ĩbataranagia ũcoke ũthiĩ ũmĩrutithie, nĩgetha kuonania nĩwarĩha.

Mbica-inĩ ĩno tũronio andũ magomanĩte harĩa mehumbĩte nguo kũringana na ũndũire wao, nahaha tuonaga hihi gũkorwo na ũthoni, ũhiki, kana magongona makoniĩ twana na tũhĩĩ, na andũ aya makoragwo makĩgomana, makahingia ũrĩa mabatiĩ gũkorwo makĩhingia, kũringana na ũndũire wao. Na oho, nĩ tuonaga andũ aya makĩruta magongona marĩa mabatiĩ gũkorwo makĩrutwo nĩguo gũthiĩ nambere na ũndũire wao.

Ũndũ ũyũ, nĩũrĩ bata rũrĩrĩ-inĩ, amu ikundi, itiganĩte cia andũ, nĩmakoragũo makĩnyitana, magakorũo magĩcindana, kũgerera nyiĩmbo, marebata, ona kana hihi mĩthako, ĩrĩa ĩteithagĩrĩria gũkorũo magĩkũria ũndũire, na gũtigĩrĩra nĩũrathiĩ nambere wega, oho, nĩtũmaga andũ magomane, hĩndĩrĩa megũka kũmerorera, narĩa matakĩũĩ, magakorũo magĩthomera kaũndũ ho. Na ningĩ, nĩmakoragũo magĩtarũo, harĩa hihi mangĩkorũo mahĩtĩtie, ũguo magakorũo magĩkĩgĩa na ũmenyo, wa maũndũ maya.

Mbica-inĩ ĩno, tũronio mũthigari, na mũtũarithia wa nduthi, harĩa mũtũarithia wa nduthi arĩkia kũrũgamio nĩ mũthigari, ũrĩa ũrathũrima wigĩrĩrĩki wake, harĩa aramũĩtia license, one kana, nĩ njega, kũringana na kĩ watho, none kana arĩ na wigĩrĩrĩki wa gũkorũo arĩ bara, akĩ, akĩheana motungata ma ũkui, na oho, nĩarenda kuona kana, nduthi ĩyo, ĩrĩ na gĩkĩro kĩrĩa kĩega, kĩrĩa kĩagĩrĩire, gĩa gũkorũo ĩrĩ bara ĩgĩka ũkui.